Pur chon nitimo gi dhok kata pundni. To chon ka nipuro gi dhok kata punda ne miyo ipuro kuma tin kendo bang' seche mang'eny. To gi sani ipuro gi tinga, kendo miyo pur timore mapiyo kendo kuma duong' e seche matin bende.